Kaluwore gi pichani, gik madwarore matiyogo gin kaka mulo, jembe, ogi gunia misoye rabuon.

Kaluwore gi picha ni nyathini oketne bandej e lwete gi daktari. Obiro e osiptal kaluwore ni lwete ne owil